Ore ena naa enaisho egirai amuku, aa kore kuna aishi namuki aikonji, naa kepiki isunkuro, o ashu epiki indaikin napaasha, nekukuni naaji neitobiki inkolong'i naaje, elelek ebik ewiki, o ashu inkuti olong'i ake iyie, naa ore ena aisho teneoki naa keitemerisho. Neaku ore kulo tung'ana egira aatoni aitobir enaisho apik intokitin napaasha naijo isunkuro, nepiki enaisho oolotoro, nepiki esukari pee eshumuni too inkolong'i naaje. Ore pee egiroo matejo ewiki, neaku etaa tiyari enaduo aishoo neaku keoki, neidimi sii atimir, neaku ina toki nagira aasa tene wueji, iltung'anak oogira amuku enaisho oo sunkuro, pee eok ashu pee emir.